Chiemo mar dhano gi chiemo moko mag l mag jamni, ma olosi e yo mowinjore gi okang' ma malo. Kendo gi ler mowinjore, ma ber gi ngima dhano togi ngima jamni.

Kuyie to yie uruna barupe na go piyo mondo mi ayudgi, nikech an gi wuoth moro machiegni. Ma bende nigi nengo ahinya e ngima na, omiyo ka de unyalo konya mondo mi ayudgi mapiyo kaka nyalore, dang' agonu erokamano maduong'.

Watimo mos ahinya kuom keti, irit mangény. Watemo matek mondo omi wa serve ngáto ka ngáto e yo mowinjore. Omiyo wakwayi ni ibed mana mos matin. Nikech watemo matek mondo wamed speed wa, mondo watiek ne ngáto ka ng'ato e yo mowinjore.

Odiochieng' kodiochieng' waneno yore manyien mag loso gikmoko, kata mag tiyo gi gik moko. Magi biro nikech weche mag teknolojia. Omiyo teknolojia okelo lokruok madongo e ngima wa.

Ruombruok mar ot ok en gima kawaida, ma ng'iso gik moko mopogore opogore. Nyalo bedo ni funde nokotiyo e yo mowinjore, kata, nyabedo ni fundo notiyo gi simiti ma ok owinjore. Kata simiti go nosekalo ndalo gi mane ginyalo tiye maber.

Sama sikunde olor apoya, iyudo ka nyithindo moko nosewuok mosechopo nyaka e sikul. Gitiyo gi fare mangény kuonde ma giae be bor. Moko bende ne oseikore kendo nose nyiewo gimoro amora mar dhi sikul. Magi duto kelo ngíkruok nikech kaka ne oganda opango wechegi, kakane gipango gigegi, e yor tero e nyithindo e siku, to gi e yor mag dak, rochore. Nikech koro gik mane onyiew ne nyathi mane odhi konyore go e sikul, dhi dok e tije mamoko. To kata pesa mar wuoth ka odhi sikul, kendo koduogo gi e sechego, molor e sikul apoya no, kelo rochruok e kind oganda.

Awinjo kendo aneno e picha ka Homabay stadiam ogerore maratipo. Ma en gima ber kendo en dongruok malich ei gweng wa. En ber kendo en nyadhi ka Homa Bay nya bedo gi stadiam maduong' kendo malich aila no.

Seche mag weche mag yuto oketo ji kumoro achiel, oganda ma opogore opogore kelo kitgi kod timbegi. Omiyo ngáto ka ngáto yudo thuolo mar somo kuom joma moko. Ma miyo ngáto hero, kata yudo thuolo mar neno ka timo jomoko en tim makare. Omiyo, ma kelo oganda machiegni, kendo oganda nyalo tudore, kendo loso gik moko maber.

Ndalo rusa ne atemo wuotho, achopo Mombasa, dho wadh nam chumbi. E gweng' moro, ei bomano ae afwenyo ni nitiere rowere moko ma loso group, kendo iluongo gi ni Mapanga. Gimayo ji aching' kendo ka ne oyudo ka pod an kanyo, negi kalo, kendo negi mayo ji mangény simbe ma gidhigo. Wachni nokomora kata matin, kaneno kaka ojende wetena timore gi ji, gi jomadongo, kendo gimayogi gigegi magisetiyo matek mondo omi giyudi.

En telo mar dhok gi agoko, ka jok ma wuoyo marach ewi piny owacho imako kendo itweyo. To kendo, singo ng'eny moloyo gik ma itimo. Iwacho ni ma iodhi tim, macha idhi tim, maka idhi tim, to itimo mana matin. Kata seche moko onge mitimo.

Raila, weche lowo, jood gi migosi Raila, obwogo mar chungo weche mag gedo mag udi ma nengo gi yot Kisumu.

Sama piny owacho obiro gi gik moko ma okmor oganda, to migosi Raila Odinga osebedo e ongála manyime mar kwero, kendo mar golo paro, manyalo konyo mondo omi piny owacho, owe gik ma nyalo kelo chochni e kind oganda.

Adhi lero ne maber e yo mitiyogodo gi app no. Kendo nyise kaka anyalo tiyo kode, e yo mayot mar timo ohande. Gi duol mamuol, kendo gi hera maber kabisa.